Yon kakobataitai butisiet imuch kobutisiet ab bandek, ko kit neisibu kenome bandek chotet, ak keib kobaa goo. Ibakekonoor en kot nekikuuren chogoo. Kikonorii en yotet kotar yamet, yon kotomo koyomyoo nee ak kobakach koyoomyoo kabisa, tatu kebire kokayoomyo. Imuch kobirchigei chito bandek, anan koimuch kocheng kitage nekikuuren chebore nebore bandek. Ak yon kakoboor anyun chebore inter, kenome bandek chotet ak kekonooren ginuok. Mi guniok chekikoit kasari, chenootin kotindo selelok en orit, ko inginde bandek ginuok chotet, ak kekonooren kerat i,komochute tiong'iik cheu susuriik. Mokoboishien bik eleo anyun kerichek, amun kigere komokororon kerichek. Yon kakinde anyun ginuok koimuch kekonoor en koatet nekikuur en choggoo, asikibit kotebii ak keboe en yotet. Kotatun kokororonekitun ak kisach ak kekonoor.